ore kuna anaa yioloti passport naa nkardasini naitumiay aapoyie inkuapi eboo arashu iwuejitin neepasha neme enkantri inyi, ore kuna naa kegol tumoto enaa ipirrt ilomon likining'ito teboo, kegol entumoto e kuna eimu ilang'eni naa kitumiay impisai kumok egiray aing'oru nee enitum nelelek eyaku sidai elototo tialo yie kake ore entumoto naa.

ore pee enetipat piiyas ena siai naa nabo kisaidiyia eremore nisaidiyia endung'oto oosilankeni, nisaidiyia endung'oto olturot tenkaraki enkare enkata enchan, nisaidiyia enkifugare oosamakini neeku ore ena kesidai tenidung kuna arashu tenias entoki naji irrigation ore rigeshon naa enkiremore naa sidai enkiremore amu kisaidiyia oltung'ani tesa.

ore eninko piisuj oltung'ani piiyiolou esiai naijo ena naa kaisuj oltung'ani toonkiasin enyeyek ore enkay naa kaiboitare oltung'ani airemori arashu oltung'ani oiremoki, arashu oloun irkeek piiyiolou eninko tenisuj esiai nijo ena kake ore naaji ene maana sapuk oleng naa tenijihusisha oltung'ani pii niomon aasaki ninye esiaio ata tenaa tepesho piitum eng'eno naijo ena.

ore ena siai naa yioloti enaa saving arashu olchumati looropiyiani ore olchumati naa iropiyiani nipikaki arashu ningutie tenkolong arashu toonkolong'i kumok arashu kulingana anaa impisai nitum enaake ningutie ilo shumati lino apikaki kewon tenkaraki kiba ore kiba, naa kiba toowuejitin neepasha enaa emoyian enaa enkay nyamali ake arashu enaa e safari arashu enaa ilomon lianyu toonkoitoi naapasha tenipikaki kewon naa kisaidiya toonkolong'i naaponu arashu impisai nipik te munda niyieu nilo aitau ning'oru esiai arashu niasie esiai etipat.

ore enaa tenduata ai makewon ketumito iltung'anak arashu ketum iltung'anak iretot kulingana enaa iretot tofauti naayieu ninche ketum enaa enyamali niata nilo embenki naa akiudumiay, kelelek eya esaa kake kiudumiay amu ketii lelo tung'anak ine tenkaraki iyie ore imbenkii nijo KCB,equity, absa bank,I&M,family bank nena imbenkii sapuki naa yiolot tolosho le kenya negira aishooyo huduma arashu musaada toonkoitoi naapasha.

ore ena baye naa embaye e ufugaji ore ena naa esiai e maana toltung'ani arashu te maisha amuu ore kuna mali nee ekisaidia taisere toonkoitoi naapasha temirare teyiang'are arashu tiay oitoi ake neme ena neeku kesidai, ore nanu kaiy support nanu ena siai.

ore pee enetipat piiyas ena siai naa nabo kisaidiya enkiremore toonkoitoi naapasha ore enedukuya naa endaa intau teneoku ore eniare naa imirr endaa teneeku sapuk amiraki ildukai ore ene uni naa indim aisaidia ilemeeta aishoo minasa sinche arashu iworiki tenkitisho kulingana enaa esapuk endaa nintawuo.

ore esiai e biashara naa kasapuk te pooki woi ore esapuko naa kidim arashu kitegemeya enkumoi arashu iltung'anak otii ina area kake wore ena naa kesapuk tenkop ang, ore esiai orfakado naa ketii olosho le kenya neeta biashara sapuk keeeta sii mafuno neeta iltung'anak kumok oonyorr amu ore orfakado naa endaa sidai tiafia oltung'ani.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa enkiremore ore enkiremore naa entoki e maana sapuk oleng toltung'ani makewon arashu te community amuu ore eniremisho niirem endaa sapuk niyata ewoi nipik olchamba naa kakincho ina daa mafuno sidai kiindim aishoo endaa ninya nikincho ening'arie ilchoreta nikincho enimirr amiraki osokoni neeku enadol ena nadamu ajo kifaa peeta iltung'anak isiaitin arashu peesita isiaitin olchambai.

ore ena enaa yioloti enaa enkad e sipitali naa enetipat teomarei te murua arashu tolosho ore ena naa ekisaidia oltung'ani kulingana enaa shida naata kesidai sipitali amuu ninye nikiudumia toonkoitoi naapasha aret peekiudi, peekinchori irkeek peekimpimi neyiolouni shida niata oltung'ani makewon.

ore ena naa yioloti ore ena naa entasat apa naji Wangari maathai ore Wangari maathai naa entasat apa nanyorr enkiremore nenyorr osero keng'uaraa piitobik osero peebik aaku entim peetumoki irkeek aatubulu nishoru metaa kisiusiu irpurkeli nisiusiu wueitin netii inkariak naa tenkareki ninye ore apa peenukari enaa story enye neeny ninye epiki osanduku lembao nejo peepeji nenukari etaa ink...